keipotuni ilalashera nipotuni ilchoreta nipotuni iltung'anak lelatia ning'oruni enkolong naji ninye enkarieki marehemu neyai inolong enaa enkolong etipat oleng keesi ake enaa osirua loonkulie baa oshiake nitulusori nishori oltung'ani farewell sidai nalotie.

tenebau ina rishata enkiama ore embaye edukuya naa peng'asi aitutum intoiwuo entito onorbarrnoti metayiolounoto ore ebaiki inewoi nelimuni inkishu enkaputi nelaki nena kishu enkaputi ore piidipi atalak inkishu enkamputi basi nedung'i naa inkolong'i enkiama ashu enkolonh enkiama nitulusori aiko nejia.

tenidol embaye naijo ena naa embaye enking'asia naa embaye nairutie iltung'anak kumok amu iyiolou ake inchere ajo ketii iltung'anak oiumiate oleng tene ketii iltung'anak otuata tene neeku embaye enking'asia ena embaye naa kiture iltung'anak neeku naa idol ake ajo etii iltung'anak otumutaye tenewoji ketii iloiumiate lemekure ebaayu idol ajo embaye torrono ena oleng.

ore enkirorokino oltung'ani kitok naa kaing'amu tenkanyit sapuk oleng amu ore naa kulingana orkuak lang naa teniroroki oltung'ani kitok oltung'ani kiti naa kaing'amu tenkanyit sapuk oleng aisarisaraki ninye ilo tung'ani kitok ang'asaki ninosie ilomon ninkilikuan eneloito niutaa.

Ore ena naa ekepiki dukuya oldukai arashu ewoji pookin negira amirishore peyie teneponu ilainyiang'ak netumoki atodol naa teneeku meeta impisai cash nelakie esimu eniing'orr kuna tokitin nerubare nelak netumoki olopeny olduka naa ena maana oleng ena tolopeny olduka.

Ore oshi osotua itayuni naa ore entoki edukuya niaas ing'as aitutum iltung'anak lintakitaka osotua naa tenemening'o niyiolou ajo kainyioo naitapaashita ore naa piiyiolou entoki naitapaashita niliki kila oltung'ani makosa enye, nenyorraa ore pee enyorraaa oltung'ani makosa nataasa nenyerraa elde likai nintutum oikiraare niliki ajoki meesidai ina, nenyorraa pokira nishoro inkaik netumoki aatonyorrata kutoka ine wuei.

ore ena naa embaye etipat oleng netii iwojitin pookin amu ore ena neekitodolu enyorrata sapuk tiatua ormarei naa kisho ormarei dupoto nisho metonyorrata nebikoo tenebo nitubulu inkera enye tenebo niisum inkera enye tenebo neeku ore embaye nijo ena naa kasidai toolubot pookin enkop naa keret irmareita oleng.

ore entoki nikiaki dupoto iyie makewon naa tenimbiribirr elukunya ino nitum imbarakinot inonok nitumoki ataasie isiaitin inonok uh, kesiai oshi nikingeroki arashu iyata biashara ino niyiolou inkoitoi nimbung'ie peyie itum anoto dupoto tesiai ino nilepunyie sii kewon terishata, toorishat pookin nigira asishore.